Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩkagwo hĩndĩ ĩrĩa kwĩna irua gĩcagi gĩkĩ gitũ, wa mbere nĩ imwana icio ciambaga cigetwo nĩ gĩkundi gĩa athuri makamba makarĩrio makahep mataro ĩyo ĩgakorwo ĩta wiki ĩmwe, wiki ĩno ĩngĩ magakorwo nao nĩ mathiĩ kũgimara, magathiĩ makagimarithio magaikara nyũmba kwa ihinda rĩa thikũ mũgwanja makĩrugagĩrwo makĩhiuhagĩrio, mũndũ nĩ akoragwo na mũndũ ũrĩa ũramũrora mũndũ ũrĩa ũramũtwarĩra irio na kũmũhe irio na kũmũhe ciugo cia kũmũhe hinya na thutha wa ũcio, thutha wa thikũ inya nĩ macokaga makauma na gũgakorwo kwĩna mambura manene mũno.

Harĩ ũhoro ũcio wa kũambĩrĩria kwa nyumba kumi harĩ thirikari, nĩnyonete ũrĩ ũndũ mwega na wa gũteithia gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ, tondũ andũ acio nĩmakoragwo magĩtũrehera mariboti kuma gwĩ cibũ, tondũ kuma kũrĩ o rĩu nĩ cibũ na gũthiĩ ũguo ngathĩ ciambatĩrĩte na rĩu rĩngĩ cibũ no aremwo nĩ kũhotanĩria gĩcigo gĩ giothe, no arĩ na andũ acio a nyumba kumi mateta maitũ nimahotaga gũkorwo magĩkinya kũu na andũ magakorwo nginya magĩteithĩka.

Ũhoro wĩgiĩ gĩthimi no njuge gũtirĩ no ũhoro wĩgiĩ mawatho ma ũrigitani reke njuge ti ũhoro mũritũ gũkorwo twĩna mo, na nĩ mawatho andũ a gũkũ makoragwo makĩrũmĩrĩra mũno mũno mũno hasa he gũka rĩu handũ hena ciana ũrĩa cigũkorwo cibatiĩ gũkorwo cigĩthiĩ njanjo na kĩ na kĩ mawatho mau andũ nĩ makoragwo makĩrũmĩrĩa biũ.

Gĩcigo-inĩ gĩkĩ gítũ nĩ tũrĩ na thibitarĩ igĩrĩ. Ya mbere nĩ thibitarĩ ya thirikari, na nĩ tũrĩ na thibitarĩ ya kanitha. Na harĩ thibitarĩ ya, thibitarĩ ya thirikari ndawa icio cia cukari na kũhaica gwa thakame citionekaga, rĩu hĩndĩ ĩrĩa andũ makoragwo magĩcibatara maandĩkagĩrwo magathiĩ kũgũra. No gũkũ thibitarĩ ya kanitha mũndũ angĩthiĩ kuonekane ena gathĩna ta kau, ndawa nĩcikoragwo kuo no ni ũgukora mũndũ no egũbatara kũgũra ndawa icio.

Reke njuge harĩ ũhoro wa marĩria, marĩria ti mũrimũ wa kũgwatanio ta homa, tondu nĩ mũrimũ ũkoragwo ũkĩrehwo nĩ kĩndũ gĩtagwo rwagĩ na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũkorwo ena ndariri icio cia kũonania ta ena marĩria, ni athiaga agathimĩrwo gĩthimi kĩu, nĩ gĩthimi kĩrĩa mũndũ agũthecwo kara arutwo thakame, ĩcoke rĩu thakame ĩyo harĩ handũ ĩgwĩkĩrwo, okorwo mũndũ arĩ na marĩria nĩ ĩgũcora raini igĩrĩ na okorwo ndarĩ ĩgacora raini ĩmwe na nĩ gĩthimi gĩkagwo ndagĩka citanyihĩire ndagika ikũmi na ithano.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩkagwo mũndũ arĩkia kũheo mwana, nĩ akoragwo agĩteithio mũno na akaheo ndeto cia kũmũteithia tarĩu agakorwo agĩtarĩrio ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre akeragwo indo iria arĩaga na ũrĩa abatiĩ gũkorwo akĩrĩa na maĩ ũrĩa agĩrĩire gũkorwo akĩnyua nĩgetha mwana agakorwo ena iria rĩega rĩa kũigana, na harĩ o ũtungata ũcio andũ a bamĩrĩ macokaga makerwo ũrĩa marĩkĩroraga mũtumia ũcio na mwana ihinda rĩrĩa makorwo mainũka, nĩgetha agĩcokereria hinya magakorwo makĩrutaga mawira.

Harĩ mawatho megiĩ njanjo ya ciana, hĩndĩ ĩrĩa mwana athiĩ thibitarĩ gũthecwo cindano cia mbere, nĩ harĩ na ibuku rĩandĩkagwo, mũciari agatiga namba ciake cia thimũ na mwana akandĩka njanjo iria aheo. Rĩu kũngĩtuĩka atĩ ihinda nĩ rĩakinya rĩa keheo njanjo iria ingĩ na rĩngĩ mũciari ndanoka, andũ arĩa mahenaga ũtungata ũcio nĩmakoragwo makĩoya namba icio na makahũrĩra mũciari, hihi magakĩmenya kana nĩ handũ hangĩ aragĩthire kũhererwo njanjo kana nĩ atĩa kũrathire na mũndũ ũrĩa ũtabuatagĩrĩra ũhoro ũcio wĩgiĩ njanjo nĩ akoragwo agĩtwarwo gwa cibũ hihi na mwana agathiĩ akaheo njanjo.

Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mũtuthũko wa mũrimũ kana mĩrimũ, aciari nĩmatigagĩrĩra atĩ ciana ciao citirauma nja mũno, hihi ta hĩngo ĩrĩa kwarĩ na Covid ciana nĩ ciakoragwo cingĩhĩrĩtwo mũno mĩciĩ nĩgetha citigakorwo cigithiĩ na kũu nja ciũke na mĩrimũ. Oho hĩndĩ ĩrĩa hihi mwana angĩkorwo ena ndariri cia mũrimũ fulani, aciari nĩ maguthũkaga mũno gũteng'eria mwana ũcio thibitarĩ agatuĩka wa gũthiĩ na agathondekwo.

Andũ nĩmoyagĩrĩraga ũhoro ũyũ wa njĩra cia gũbanga ũciari na ũritũ mũno, makĩria nĩ ũrĩa wa thogora wa mũtũrĩre ũthiĩte ũkĩgĩaga na goro, rĩu andũ nĩ mararora makona kaba gũkorwo na ciana nini. Ciana iria ũkũhota gũtũara cukuru, ũrĩhĩre cukuru, na ũhe irio na ũkorwo ũkĩmahe nguo cia gũĩkĩra nĩ tondũ wa ũrĩa mũtũrĩre ũragĩthiĩ ũkĩhanaga. Oho nĩmahũthagĩra, kaingĩ kaingĩ gũkũ gwitũ andũ nĩmahũthagĩra ĩno cindano ya mĩeri ĩtatũ, na angĩ magakorwo makĩnyua ndawa ciakũmeria, ĩno ya kũmeria o mũthenya o mũthenya.

Thibitarĩ iria ciĩ hakuhĩ na niĩ nĩ cikoragwo ciĩbangĩte ũhoro-inĩ wa motungata tarĩu rĩrĩa kwĩna mũtino wa barabara na nyingĩ ciacio nĩ cikoragwo cithondekete gĩkundi kĩa andũ arĩa makoragwo mathomeire ũhoro-inĩ ũcio na magakorwo na ngari ta igĩrĩ iria rĩu cigũteng'era cithiĩ cihonokie andũ na arĩa megũtangĩkĩrwo hau ũguo kamũira mangĩgakinya thibitarĩ, magatangĩkĩrwo.

Kĩndũ kĩambere hĩndĩ ĩrĩa gĩcigo gĩakorwo gĩkĩgũmĩrwo nĩ ũhoro wa kĩguũ, nĩũkoraga andũ matirahota gũkorwo magĩkinya mathibitarĩ-inĩ wega tondũ wa barabara gũthũka. Rĩu ũgakora andũ mehĩirwo, me handũ ũguo nĩ mehĩirwo nĩ ũhoro wa mĩrimũ no matirĩ na ũhoti wa gũkinya mathibitarĩ-inĩ. Ningĩ tũkĩrora ũhoro wa maũndũ megiĩ ta ng'aragu, thaa ingĩ nĩhakoragwo he haritũ mũno ũhoro-inĩ wa ũtungata tondũ ndawa nyingĩ iria arigitani makoragwo makĩheana nĩ cikoragwo na hinya mũno na nĩ cikoragwo cigĩbataraga hihi mũndũ akorwo arĩte nĩgetha ahote gũcinyua nĩgetha cikorwo wa kũmũteithia.

Aruti a wĩra a ũgima wa mwĩrĩ nĩ makoragwo na mĩbango mwanya mwanya na nĩmakoragwo mabangĩte ta rĩu ũgakora o wakerĩ o wakerĩ o wakerĩ nĩmakoragwo magĩtigwo mũcemanio wa kĩndũ ta ithaa rĩmwe, na magakorwo magĩthomithio rĩngĩ ũhoro wa mũrimũ ũrakorirwo wonekana, na kana magakorwo magĩthomithio ũhoro wa ndawa, rĩngĩ cirakorirwo cikĩrehwo thibitarĩ-inĩ no ũhoro wa kũhũthĩra ndawa icio na ũrĩa megũgĩtarĩria arũaru na nĩ ũhoro wĩkĩkaga o wiki o wĩki na magakorwo magĩthomithio maũndũ ta mau.

Thibitarĩ nyingĩ nĩcĩkoragwo ciĩbangĩte ũhoro-inĩ wa maũndũ mau ma hi na hi hĩndĩ ĩrĩa maumĩra, na nĩmakoragwo mathondekete mĩhuko kana bag iria makoragwo maikĩtie ndawa icio cigabangwo na cigakorwo citarĩtwo nĩ cigana, na hĩndĩ ĩrĩa ndawa icio cikũhana ta ciathiĩ gũthira magakorwo magĩetha ingĩ, gutigĩrĩra atĩ mũhuko ũcio ndũraikara ũtarĩ na ndawa, na kĩrĩa rĩngĩ kĩaga thibitarĩ gĩgakorwo gĩgĩethwo na nja, ona korwo tha ingĩ nĩ gũkoragwo na ũritũ kuona ndawa icio, tondũ nĩ ndawa cirĩ goro, na nĩ ndawa citakinyanga thibitarĩ cirĩ nyingĩ.